Gima timore ka aneno Diana chi Bahati katimo advert mar mogo miluongo ni Raha premium. Mogo ni mit kabisa, en mar kuon, koro mae en advertisement mar mogo miluongo ni raha premium kata kifagara